An pur mowinjore koda gie sani en pur matin, nikech anyalo pidho nyanya tapidho alot manyalo ng'wedo pile ka pile tatedo. Kayudo puodho maduong' tanyalo donje pur maduong' kata pur malach.